Ũkĩ ũthondekagwo nĩ njũkĩ ũrĩa ũcokaga gũthũo kuuma mwatũ ũcio njũkĩ iraikaraga na gũcoka gũcungwo kana gwĩkĩrwo harĩa ũgũcoka kũhũthĩrwo.

Ĩno nĩ ngano ĩtarĩ ngonyore. Kũrĩa mũndũ ambaga kũmĩanĩka ĩkoma ũgacoka akamĩtwara gĩthĩi ĩgakonyorwo, ĩkarutwo, ngoro icio cia igũrũ ĩgacoka igathĩo mũtu, na mũtu ũcio nĩ ũhũthĩkaga kũruga kĩndũ ta cabaci, kĩndũ ta , ũcũrũ.

Ici nĩ njahĩ iria iteithagia mwĩrĩ kwongerera protein. Na cirugagũo na njĩra itiganĩte, ta na ũtherũkie, ũcirĩe ciĩ gĩtheri-inĩ, na ũtherũkie ũcoke ũcikarange ũcirĩe ciĩ ta gĩtoero.

Ici ciambaga kũnũrũo makoro macio maigũrũ, igacoka ũgathambia wega kana ona nowambie gũthambia ũcoke ũnũre, ũcoke ũcitherũkie ũcigĩrĩre rĩko na maĩ. Citherũke kwa ihinda ngina harĩa ũkũigua nĩciahĩa. ũrute, na nĩ njega cia kũrĩa.

Mboga ĩno nĩ broccoli. ũrĩa niĩ ndĩmĩharagĩria, na kũmĩruga na kũmĩrĩa nĩatĩ nĩatĩ nĩndĩmĩrutanagia, amu ĩkoragwo ĩhana ta ĩna tũhũa tũingĩ tũkanyitithanio ndutaga. noũmĩruge na njĩra ya kũrigariga tu. ũgekĩra maguta na gĩtũngũrũ ũgakaranga wega ũgacooka ũgacikia cikahĩa kwa ihinda inini. Na nawambe ũtherũkie hanini ũcoke ũcikie ũcikarange o kwa ndagĩka nini.

Haha haroneka nĩ karati ĩhandĩtwo gĩcunjĩ-inĩ kĩnene kĩa mũgũnda, na nĩ kũgetha, nĩ kũgethwo igethetwo kana kugethwo iragethwo, na cihandagwo na mĩtaro.

Ici ciothe nĩ mbegũ iria iteithagia mĩĩrĩ na kwongerera hinya o na kũongerera protein -inĩ mwĩrĩ-inĩ. Mboco ici nĩ mĩthemba ya mboco na nĩciteithagĩrĩria mĩĩrĩ na dagĩtarĩ noere mũndũ ahũthĩre ici, irio-inĩ ciake cia o mũthenya.

Ici nĩ nyeni cia mboco. ũrĩa mũndũ angĩciharĩria, naũthiĩ ũcitue, noũtue mahuti marĩa matarĩ momũ mũno. ũtue ĩrĩ mĩcacana, ũthiĩ ũmĩthambie wega, ũmĩtinangie ũcoke ũmĩkarange. Na nĩ, nĩ mĩega ya kũrĩa na ngima kana irio iria ingĩ ĩĩ.

Kahũa gaka nĩkarĩ magerio maingĩ na moritũ maingĩ. Nĩũkoraga rĩmwe gaciarĩte gagatũĩka gakũgomerwo nĩ mĩkora. Mũndũ akauma o nakũu agoka akagetha o rĩrĩa wetereire gũthiĩ kũgetha. Nĩũthiaga nyingĩ ũgakora kahũa gaciarĩte nogagacoka gakagĩa kĩnyamũ gĩgakomera mbũni icio. Kĩnyamũ kĩirũ kihana mbuu.

Rĩrĩa ndona mũtĩ wa bamba nĩndĩyũragia ciũria mũno. Ta atĩ bamba ĩngĩkauga nĩ gũkinya, no nginya ũkorwo ũhandĩte gĩcigo kĩnene mũno kĩa bamba nĩ getha ĩtuĩke nĩ ya gũkinyia nginya kiro kana ngiramu iria wagĩrĩire nĩ getha ũkĩone mbia.

Rũrĩrĩ inĩ rwakwa tũtiĩkĩrĩire ũrĩmi wa mahũa. No ũrĩmi wa mahũa nĩ ũrĩmi mũthaka mũno na nĩ ũrĩ mbeca. Na mahũa kũrĩa mendaga kũmenyererwo mũno na kũhandwo kũndũ kũrĩ ũgitĩri mũnene.

Ũtegi wa thamaki, nĩũndũ ũkoragwo na moritũ maingĩ amu no wega tondũ thamaki ikoragwo cirĩ cia ũguni mũnene mĩrĩ-inĩ itũ, tũtangĩkorwo na andũ arĩa maratega thamaki no tũkorwo tũtekuona thamaki cia kũrĩa, kwoguo niĩ nĩ nonyende kuga ũhoro wa gũtega thamaki nĩ mwega.

O mũthenya, kĩroko rũciinĩ ingĩarahũka, ũndũ wa mbere nĩ gũcokeria ngai ngatho nĩ kũnja nĩ kũnjarahũra na kũhe mĩhũmũ ona kũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kuma hau ngambia kũruta mawĩra makwa ma nyũmba arĩ ta kũruga kana kũharĩria kĩrĩa gĩ kũrĩyo kana gĩ kwĩgagũrwo acoke mũndũ akaingĩra mawĩra-inĩ maya mangĩ ma nja ona ma mũgũnda.

Ũyũ nĩ ũthundũri mwega na mũthaka mũno wa gũitĩrĩria mĩmera yaku maĩ. Kũrĩa mũmera ũheagwo maĩ kuma na igũrũ o nginya gĩtina nĩ mũitĩrĩrie ũyũ wa maĩ. O ho nyingĩ mathaa mũndũ nĩ aranyihĩrio gũkĩra ũrĩa ũngiumire gũka gũitĩrĩria na moko.

Ũrĩithia wa mbũri nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ gũkorwo nĩ ũteithagĩrĩria na kũhe mũrĩmi thumu wa kũhanda. Ona nyingĩ ona iria, ona nyama ya cio nĩ cia ũguni kũrĩ mĩĩrĩ-inĩ itũ.

Ĩno ĩronania ta arĩ njĩra ĩmwe ya kũgeria gũtega maĩ, icigoinĩ itiganĩte mũgũnda-inĩ waku. Ũria ũngĩteithia mũno hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte riũa, maĩ mau nomatuĩke ma ũguni mũciĩ-inĩ, amu mũndũ no arĩme namo, ona kũhe mahiũ maku.

ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũrĩ bata mũnene gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩgũkorwo ũrĩithia mũnene wa ngũkũ kana wĩ mũnene kana ona wĩ mũnini, mũndũ nĩahotaga kuona gĩcunjĩ kĩigana ũna kĩa mũcungo, nĩguo thumu wa ngũkũ ũrĩa ũhũthĩkaga kũhanda kana kũhe mĩmera ĩĩ ta fertilizer, ona ningĩ ona mahiũ nĩ maheagwo me ta irio, na nyama ya cio na matumbĩ nĩ ma bata mũno mwĩrĩ-inĩ

Hwaĩ-inĩ nĩngenagĩrĩra mũno gũikara na kũharĩria kĩrĩa ngethete kuma mũgũnda-inĩ wakwa kana kũharĩria irio iria nĩmĩte kuma mũgũnda-inĩ wakwa.

Ũmenyereri wa mbere, nĩ ũbatiĩ kũcimenyerera kumana na mbura nene makĩria o na kana kumanagia na riũwa rĩnene makĩria, kũria ũrabatara gũkorũo cikĩrorũo mũno na citĩgakorũo ikĩhutia thĩ nĩ itĩgakorwo ikĩgũmĩrwo nĩ tũtambi tũtiganĩte.

ũrĩithia mũnene wa ng'ondũ nĩkĩguni kũrĩ, kũrĩ mũrĩmi nĩgũkorwo ng'ondu magwoya macio nĩmenjagwo na magatũĩka kwendio na cigatuĩka mbia kũrĩ mũrĩmi. Ningĩ ũrĩithia wa ng'ondu onaho noũteithagĩrĩria na mũrĩmi kwona thumu wa gũita mũgũnda-inĩ wake.

Gũkũ nĩgũciarithania kwa mũmera. Mũndũ atoĩ gũcirithania nĩũbatiĩ kũmwĩra mũmera ũrĩa enagwo. Atinie kĩongo na kĩndũ kĩũgĩ na njĩra ĩinamĩte, kuuma igũrũ gũtwara na thĩ acoke atigie na ekĩre kamũraini karia gagũcoke woe mũtĩ ũrĩa ũrenda gũciarithania nagwo woe ũũtinie o tagwo ũcoke ũke ũharũkanie na ũcoke wohe , wohanie na iratathi rĩa mũnyore rĩrĩa rĩtakũingĩria maĩ. Na kwa ihinda inini nĩrĩgũthiĩ nambere mũmera ũrĩa nĩũgũthiĩ nambere na gũkũra. Nanĩ ũkũnyitana na ũrĩa na ũtuĩke kindũ kĩu.

Ũngĩkorwo wĩna irio cia iria ikũraga kwa ihinda ikuhĩ ta mboga no ũrabatara, no ũbatare kũhũthĩra mũrĩmĩre ũyũ. Nigũkorwo ndũrĩaga gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũgũnda na nĩũkũhanda na nĩũkagetha magetha maingĩ.

Ũrĩithia wa mĩthemaba ĩno ya nyoni, irĩa ĩigagwo mĩciinĩ nĩ mwega. Nĩndĩmĩendeire nĩgũkorwo nĩĩgucagĩrĩria ona ciana kana ona ageni mokĩte gwaku magoka magakora wĩna nyoni mũthemba ũyũ, nĩmendete mũno kũmenya ũrĩa ikoragwo, ĩrĩa cirekagia. Nimendaga kũmenya ũhoro wacio mũno nocio ũgatuĩka nĩũndũ ũngenagia gũkorwo ngĩcirera, na nĩũthaka ona mũci-inĩ.

Harĩ bata kũhũthĩra njeti mũthemba ũyũ kũhũra maĩ mũgũnda-inĩ waku, nĩgũkorwo njeti ĩno nĩ ĩikagia maĩ handũ haraihu mũno ihinda-inĩ, ndagĩka-inĩ oro-ĩmwe, kũringithania na mĩhere ĩngĩ ya maĩ na nĩ mũgũnda mũnene.

Ũrĩmi ũyũ nĩ ũcenjetie, kwa ihinda rĩrĩ, icigo-inĩ citũ nĩgũkorwo, mĩgũnda nĩ yakunderire, andũ makĩhũthĩra bataraitha mũno mũno makĩria, na tĩri ũkĩhũtha, rĩũ gũtĩrĩ ũhotekeku wa gũkũria mĩthemba ĩno yothe, mũgũnda-inĩ, gĩcunjĩ-inĩ kĩa mũgũnda ũcio wĩnaguo.

Nĩ harĩ bata gũkorwo na ũrĩithia wa ngũkũ cia matumbĩ. Nĩ gũkorwo matumbĩ macio no magũteithie wĩ ta mũrĩmi. No ũmarĩe mateithie mwĩrĩ waku, ona no ũmendie matuĩke magũkũhe mbeca cia kũhota gũthiĩ na mbere na maũndũ maku maingĩ.

Mbica ĩno ĩronania magetha ma thamaki iria nini, nĩ cio omena, iria-inĩ, agĩcionoria ciondo-inĩ, cithi nĩgetha ithiĩ, nĩgetha ithi ikomithio.

Ici nĩ ndimũ, na harĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, andũ aingĩ macigũthagĩra ĩta ndawa ya kũhonia homa kana kũrigĩrĩria homa, ona kana ĩ-ndawa ya gũteithĩrĩria na ngothi.

Itingatinga rĩrĩ rĩroneka rĩkĩrĩma mũgũnda na kũharĩria mũgũnda. Na ti mũgũnda mũnini nĩ gĩcunjĩ kĩnene, kũrĩa mũrĩmi atangĩhota gũthiĩ kũrĩma mũgũnda ũcio ee wike.

Ũrĩmi ũyũ wa kũhũthĩra tinga ũhũthĩkaga icigo-inĩ iria ciĩna mĩgũnda ĩrĩa mĩnene kũrĩa mũrĩmi atangĩhota gũkinyaniria kũũrĩma.No tinga ici igatuĩka cia kũharĩria kũrĩma o na gũtũra mĩtaro ya kũhanda irio iria arabatara.

Rĩrĩ nĩ iria, na iria rĩgũkamwo rĩendaga kũigwo na ũbacĩrĩri mũnene mũno kũgacĩrithia ũtheru rĩgĩkamwo kana o na rĩtakamĩtwo. Nĩrĩkwenda gũkamĩrwo handũ-inĩ hatheru. Kiugũ kĩa ng'ombe kana harĩa ng'ombe ĩrĩ habatiĩ gũkorwo he hatheru. O na ũrĩa ũrakama abatiĩ gũkorwo e mũtheru akĩhũthĩra indo theru. Na thutha ũcio rĩkaigwo rĩkaigwo handũ hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ nĩgetha rĩtigagĩtuĩke rĩa gũthũka.

Kũrĩma kwa mũgũnda ũria wĩna mũtukanio wa indo nyingĩ nĩ kwega, tondũ gĩcunjĩ-ĩnĩ kĩu kĩa mũgũnda no ũrahota gukorwo ũkĩgetha, kana o gũteithĩka nĩũndũ wa indo iria ũhandĩte citiganĩte.

Njĩra ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩngenia nĩ kũrĩma mĩgũnda ĩrĩa mĩnini nĩ gũkorwo mũgũnda-inĩ ũcio, wahota gũkora ũtukanĩtie mĩthemba yothe ya irio, na yothe ĩtuĩke ya gũkũhe maciaro mega kũringithania na ũhandi wa mĩgũnda-inĩ mĩnene.

Irio cia kĩũndũire nĩ cionekaga ta ciendaga kũndũ kũrĩa kwĩ na mbura nini. Nĩ gũkorwo ikahota kuoya ihida rĩacio gũkũra na kwĩkĩra kamũira mahinda kana matukũ macio makinyĩte makũgethwo.

Ici nĩ ciondo, na ciondo gũkũ cihũthĩkaga gũtumwo na marũrigi ma makongo, kũrĩa makongo matuagwo magathiĩ magathĩyo kana magakũrũrwo makaumia ndigi icio cia makongo, iria icokaga gũtuĩka cia gũtuma ciondo.

Irio cia ciana ndĩcigaga na mbeceni kana na thaburia ngakunĩkĩria, harĩa cicokaga gũũka cikarĩa ciĩ hamwe, na o mwana nĩ arĩaga irio mũigana na kũringana na mĩaka yake

Ingĩcemania na mũrĩu akomete ndoro-inĩ ngĩinũka no kũmuoya na kũmweheheria, kana kũmwĩra arũgame akorwo ena na ũhoti wa kũrũgama, na kũmũtwara handũ harĩa hatarĩ na ũgwati wa kũgĩa mĩrimũ. No nginya tũkaroraga arĩa matũrigicĩirie na ũrĩa tũrateithania nao. Nĩ amu ũmũthĩ nĩ we, rũciũ, ũmũthĩ nĩ wee, rũciũ nĩ niĩ.

Wambere maya nĩ makunũ kwĩ makunũ marĩa magĩrĩrio gũkorwo makĩrĩwa ,mũndũ nĩathiaga akarora kana nĩrĩrĩa rĩega kana nĩrĩrĩa rĩagĩrĩru korwo nĩrĩo ũkamunya ũgathĩi ũkarĩrutania na moko ũgacoka ũkarĩthabia ũkarĩanĩria ũgacoka ũgakaranga na rĩ cama mũno.

Nĩithondekagwo na njĩra itiganĩte. No woye ũtinangie wĩkĩre maĩnĩ ma kũnywa ona kana ũcikie irioinĩ ciaku cia kũrĩa, ũga ciruganĩria hamwe.

Nguo citũ mũciĩ ingĩgia maroro ũrĩ o-wĩra-inĩ wa mũciĩ nĩ ũtuĩkaga wa kũruta nguo ĩyo na kũmĩrinda na maĩ mahio, na thabuni wa mũtutu, ũkarinda kwa ihinda rĩigana ũna, ũgacoka ũgathiĩ ũkamĩhũra na maroro, wahota gũkora, wahota gũkora nĩ citherire.

Wethaga mutĩ ũgatinia mĩtĩ ĩrĩa ĩhana rũgiri ĩrĩa ĩkoragwo na mahuti maariĩ na maraihu. ũgathecereria mĩtĩ ĩmwe handũ hamwe, ũgacooka ũgathecereria ũcio ũngĩ ũkahaana ta wageria kũmĩnyitithania harĩa igũrũ ĩhutanie ũgacooka mathangũ mau ũtuĩke wa kũmarigicania.

Ĩno mbica nĩ ya itũngũrũ. Nĩndĩracoka gwĩciria gĩtũngũrũ gĩkĩendaga gũkũra kũndũ kũĩna riũa rĩiganu. Ona kũndũ kũĩna tĩĩri mwega wa ũrĩmi. ũrĩmi mũingĩ wa gĩtũngũrũ na gĩcunjĩ kĩnene nĩ bainda harĩ mũrĩmi.

Ira rũci-inĩ tũrarĩire ngwaci, na cai wa iria na macani, mathaa ma ranji, nĩ tũrarĩire ngima ya nyeni cia kĩ kĩenyenji, managu na terere na marenge. Naguo hwainĩ tũrarĩa mũkimo wa mbembe njua, ũrĩa ũracokire kũrĩanĩrio na kabici.

Ngĩruga ngima nyambaga ngaiga mũtu na mũiko ona maaĩ matheru na thabũria ĩrĩa ndĩrarũga nayo hau, ngacoka ngoya thaburia ngakia mwaki ngahagĩra riko ngaitĩrĩra maaĩ maaĩ mau ngakunĩkĩria magatherũka matherũka ngacoka ngoya mũtu wakwa ngaitĩrĩra ngĩkorogaga o kahora kahora o nginya mũtu wũiguane na maaĩ. Ngacoka ngathonga ngakima mũtu ngathonga ngamĩitĩrĩra ĩgatuĩka ya kũrĩyo.

Haha nĩ gĩtũngũrũ kĩa kĩerũ na kĩa, kĩria kia mahuti, nĩkĩhũthĩkaga kũruga nyama o na kana kũruga mũkimo tondũ nĩ kĩrĩ nĩgĩkoragwo na mũcamo mwega kũringithania na itũngũrũ ĩrĩa ingĩ cia mahuti.

Haha hena ũrĩmi ũtukanĩte, hena itũngũrũ, hena kabici, hena thibinanji, na nĩironania atĩ, nĩciranjia kuma mathangũ naĩkorwo nĩ maĩ ma mbura marathũkia kana akorwo nĩ, riũa ihĩũ makĩria.

Ĩno nĩ nyaga, nĩ mũthemba wa nyoni, no ĩkoragwo gĩthaka-inĩ, nyaga ndanaigua atĩ nĩ nyamũ ĩrĩa ĩ ihenya rĩrĩa rĩnene mũno, na ndĩũmbũkaga. Nyaga itumbĩ rĩayo rĩkoragwo rĩ rĩnene.

Nĩ kũroneka gwĩ kũhiũ mũno. O mbũri nĩ ĩrageria kwĩhitha harĩa ĩngĩhota riũa. Na hena gĩthima kĩroneka kĩ haha na gũtirĩ mbũri ĩcirĩtie no yende kũmenya nĩ kĩĩ gĩ gathima-inĩ gaka. Okorwo nĩ maaĩ cituĩke cia kũnyua.

Ibabaĩ rĩrĩa rĩeruha, mũndũ nĩowaga, ũgatinia, ũkaruta mbegũ, ũkarĩrĩa ũtinangĩtie, kana ũgaikia ũgatukania na matunda mangĩ, ũgacoka ũkamathĩya ũkamanyua

Rĩrĩa ndoona mbica teno, ndĩciragia ũrĩa mĩmera yoka kũhũrwo ndawa, kũhuhĩrĩrio ndawa kana, gũka kũhũhĩrĩriaa ndawa ya kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũngĩũka kũgũmĩra iri.

Ũrĩmi-inĩ ũyũ wa ngũrũwe wa mbere, nĩcironeka nĩ ngũrũwe cihũnĩte na ngũrũwe cironekana ciĩ handũ hatheru. Ona mĩrĩre na mĩharatĩ yacio, nĩĩroneka nĩcigũĩkĩrĩrwo citarĩ gũtharana nakĩ o nyamũ ĩkarĩa irio mũigana wayo.

Ndona mbica ĩno ya biribiri, ĩronania he na biribiri imwe njĩru. Na imwe ngũrũ no itirĩ ireruha. Na igacoka kuonania cirurĩte kuona kwĩ na mũigana mwega wa mbura.

Rĩrĩ nĩ inanathi rĩrĩa thutha wa rĩo gũkũra, rĩkũraga rĩ igũrũ, rĩtinagĩrio gĩtina-inĩ kĩa inanathi, rĩgatiga mũmera ũcio ũngĩ mwena wa na thĩ. Kũrĩa rĩcokaga kũrĩo kana rĩgathĩo ũkanyua maaĩ mau.

Rĩrĩa gũkuhĩrĩirie kuura, nĩ menyaga kũringana na ũrĩa matu makoragwo mahana mairĩrĩire, ũkona itu nĩ rĩcuhĩte, gũgatumana, gũkagĩa nduma, kana o na gũkagĩa rũhuho gũkahurutana na thutha ũcio gũgacoka gũkagĩa na mbura.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa ngũkũ, cia nyama, mũndũ abatiĩ gũkorwo e-harĩrĩirie na nyũmba nene, kana kũringana na mũigana wa ngũkũ ĩria arenda kũiga, agacoka mũndũ akorwo agũrĩte irio, na indo iria ciothe irabatarĩkana cia ngũkũ, na ngũku ici nĩcirabatara ona njanjo nĩgetha ndũgatuĩke wa gũthiĩ hathara, nĩũndũ wa mĩrimũ rĩmwe yũkanaga, yũmanaga na gũcenjia kwa rĩera kwa ngũkũ.

Ũkĩrĩithia thungura nĩ ũbatiĩ ũgakorwo ũkĩmenya kĩrĩa thungũra irĩrĩaga, harĩa thungura irĩikaraga, na harĩa thungura irĩkomaga, o na ũrĩa ũrĩcokaga gũciehereria thumu wacio citigagĩtuĩke cia gũkomagĩra handũ haigũ. Na ũgacoka ũkamenya kũrĩa thungura ciaciarana ũrĩa irĩikaraga.

Rĩrĩa ndona ũũ, ngona na ngamenya mũrĩmi nĩ mũkenu nĩ magetha make magĩrĩru, magetha marĩa ta rĩngĩ ahandĩte o gacunjĩ-inĩ kanini ka mũgũnda na gakamũhe gĩkeno na bainda theri.

Ũrĩmi wa mbegũ ici, rĩmwe mũndũ nĩatuĩkaga wa gũtara hathara nene, rĩrĩa ciakũra. Nyoni, ona kana ndutura nĩigũmagĩra mũgũnda waku na igatuĩka cia kũrĩaga ona itarĩ irakinyanĩra cia kũgethwo.

Ici no ta mũthemba wa nyeni, ũrĩa ũtuaga ũgathambia o ta nyeni iria ingĩ na ũgatinangia ta nyeni iria ingĩ, ũgacoka ũgacikaranga na igatuĩka irio cia gũteithia mwĩrĩ waku na kĩndũ gĩtagwo vitameni.

Ũyũ nĩ mũgũnda wa macani. Harĩa haronekana kwĩna andũ mena ciondo na nĩgũtũa maratua kana nĩ kũgetha maragetha macani, nĩgetha macoke marorio kĩganda-inĩ gũthiĩ gũthondekwo matuĩke macani marĩa marugaga cai.

ũrĩmi wa kĩĩrĩu nĩ wendekithĩtio mũno nĩ ataaramu nĩ gũkorwo nĩ mokaga na njĩra nyingĩ cia gũthundũra mbegũ kana mũmera oro wothe na magatuĩka aa kũũgeria o kũhũthĩra ndawa iria cirĩ kuo. Na thutha ũcio mona maciaro marĩa mona, makamenya nĩmagĩrĩire.

Gĩcigo-inĩ gitũ, kũhanda mĩtĩ hamwe na irio ti mahĩtia. No nĩ gũteithagĩrĩria na kũrigĩrĩria tĩĩri witũ. O ho, irio no cibataraga kĩĩruru hanini rĩrĩa cirakũra.

Kuohereria mahiũ rũũru-inĩ mũno kwagĩrĩire gĩcigo gĩa gatagatĩ kũrĩa gũtarĩ mĩgũnda mĩnene na kũrĩa gũteithagĩrĩria kũrĩa kwĩ na mĩgũnda mĩnini. Mahiũ makahota kũrĩa handũ na gatĩna.